Ore olkuak ngejuk naa ele likishomo aangamu tesukuul arashu loonkulie kuapi naa ore olkuak liopa naa olikiata apake iyiook tenkopang. Ore eneikuna pee eibekeny ele ngejuk olkuak liopa neewuo aibelekenya tenedukuya enaa tenkishopoto ore eshopoto iopa sidai apa oleng',naa kishop apa iltunganak ingilani naata enkanyit. Naa ore kuna olongi meekure eeta iltunganak inkilani sidaiin naata enganyit. Ore sii iniare nepuo olkuak ngejuk aau enkisuma neewuo aibelekeny iltunganak enkeno ore apa tiopa etii apa intokitin kumok nemetii. Naa ore taata kiata intokitin kumok naipirta te teknologia arashu inaipirta nena tokitin oloingange pee eibekeny.

Ore sheria kitok naitore olosho le Kenya, naa ketii embuku sapuk naji The Kenya Constitution ore ena buku naa keeta inkitanapat pookin naasuji pee epoi atoni iltunganak pookin teseriani, naa ore pee elo asuj pooki ngae naa ina ake sheria naifaa nesuj pooki ngae. Ore tiatua ina buku etii inkitanapat naipirta iltunganak, minjo eara, eneiko pee emanyisho kulie, enaiko pee Eton tolosho okului tokitin kumok.

Ore tenadol ena siai naa kaatadamu imashoritin sidain. Ore ena siai kwansa ene dukuya; naa oltungani adoolta ogira aitushul isingoliotin, naa ore oshi ele tungani ejo ilashumba Dj Ore esiai enye naa peelo aitushula ilaarany oo paasha pee enyoru iltunganak atarany naa aaitadamu emasho apa earusi olalashe Lai etii apa ninye paa eitushul ilaarany opaasha oipirta arusi.

Ore tenadol ena naa aaitadamu enkampuni sapuk oshi nimir inaidikin naata inkirri, enaa sorsage arashu intokitin akeyie naata inkiri naa ore kulo tunganak oipanganate tedukuya ena gari, netiu enaa iltunganak oasisho teina kampuni. Neishopito sininje inkilani eina ampuni neeta ilbenia leina ampuni. Naa ore siai enye naa kepuo aalikio esidano ena kampuni pee eret ina kampuni pee emirr entokitin enye tesapuko.

Eji ina koti homa bay high court naa ore ina koti kelo aret iltunganak Lina kop lilo kerenket pee etum aadima ilkesii loolela tunganak aikarayioki